Ndona mbica ĩno ndĩreciria aya nĩ athũngũ kana atarii arĩa magĩcerete mwena wa turũkana kana mwena wa mathaai inĩ gũgĩthiĩ gũcera nanĩmacemania na atumia makĩendia mĩgathe kana nyamũ hang'i cia kwĩgemia na magagĩkorwo mena interest ya gũkĩmenya ũrĩa cigĩtumagwo nanĩkĩo ũrona atumia aya makĩmonia ũrĩa igĩthondekagwo nĩ tondũ athũngũ nĩmendete gwĩkĩra mĩgathĩ kana gwĩkĩra hang'i ici cigĩthondekagĩrwo Kenya nanĩigĩkoragwo na color cia bendera ya Kenya nanĩikoragwo ciĩthaka mũno.

ĩĩ nĩharĩ bata wa gwĩka ũndũ ũyũ, ũyũ nĩ ũrĩithia wa mahiũ ma mbũri, na mahiũ nĩ magĩciaranaga mũno, tondũ aah mbũri ĩngĩgĩkorwo ĩreretwo wega, kana ĩgakĩhũnio wega, maita maingĩ nĩũkoraga mbũri nĩ ragĩciara tũmahatha, kana tũ twana ta twĩrĩ, na ũngĩkĩcirera ũguo biũ nĩ igĩkoragwo nĩ ikĩciranaga mũno igakorwo ciĩ nyingĩ, na mbũri rĩrĩa ũkĩrĩ nacio nĩ njega tondũ, ũngĩgĩkorwo na igongona rĩragĩbatara gũgĩthĩnjwo no ĩmwe ũkĩoyaga ũgakĩendia, ũgagĩthĩnja, oho ũngĩgĩkorwo wĩna thĩna wa mbeca, nowoye mbũri ĩmwe, ũgakĩendia, nogakĩona mbeca cia gũgĩ gũkĩruta ũndũ ũrĩa ũkwendaga kũruta naguo wa mbeca, kwoguo ũgakora, mahiũ ma mbũri, nĩ ũtonga mũnene wĩ mũciĩ.

Tũtũ nĩ twana twa nyina ũmwe tũkĩhorereire kwao gĩtĩ-inĩ, na nĩ makĩrĩ na tablet ĩrĩa makĩgũrĩirwo ya gũkĩonaga gatuni nayo, kana hihi ya gũthaka game. Nĩ ũkoraga ciana ici cia marika maya manini, tondũ nĩ makĩmenyire gũtũmĩra mũno mĩtambo ya ndijito, matirigagwo mũno gũtũmĩra tablet ona thukuru-inĩ nĩ matũmagĩra ona tablet icio. Ũgagĩkora rĩrĩa makĩrĩ mũciĩ matirakĩũrũra ta ũrĩa ciana ciakĩũrũraga nakũu nja. Maraikara o mĩciĩ-inĩ yao makĩrorera katuni, kana magĩthaka gamu na matambureti mao, na ũgagĩkora ciana ta ici mamu wao ndaragĩthĩnĩka mũno, nĩ tondũ rĩngĩ akorwo e busy egũkĩmahe o tambureti magagĩtigwo hau makĩrorera, tũkatuni twao.

Tekinoronjĩ nĩkĩrehete wa ũthii wa Nambere tondũ tene ah andũ makĩoyaga vindio gũtũmĩra kamera ya kawainda norĩu nĩgũkoragwo na kamera ĩngĩ ĩrĩa ĩgĩkĩragwo ndrowninĩ kanyamũ ta gaka kena mwanake ũyũ getagwo drone kĩrĩa gakĩoparĩtagwo na thimũ agacoka gagakuhĩrĩrio handũ kahuku-inĩ. Gagagĩtwaro igũrũ, gathiĩ igũrũ gekuoya bindio o yothe , gekuoya bindio yothe na andũ arĩa makĩrĩ igonga inĩ tarĩu nĩ tuge nĩ ta ũhiki. Ũkĩringithania na kamera o ĩrĩa yahotaga gũgĩkapcha mbica harĩa ĩgũkinyĩria kana harĩa andũ makĩrĩ no ĩno nĩyoyaga kũndũ kũnene ĩgagĩthiĩ igũrũ ĩgakĩoya ĩria ĩyo yothe ĩgacoka ĩgakĩoya, ĩgacapcture hihi tuge nĩ ta ũhiki ĩgakapcha andũ arĩa othe magũgĩũkĩte kũu. Ũgagĩkora andũ nĩ marerirĩria kana nĩmarenda ũhoro ũyũ wa drown gũkĩra kamera ĩrĩa ingĩ cia kawainda.

Tũtũ nĩ twana twa cukuru, hihi cukuru ya mũthingi, na nĩ tũrakĩonekana twĩna tablet, tũgĩthoma, tondũ mathomo maya maragĩthoma ma CBC, nĩ maragĩthomithio ũhoro wa kompyuta, na nĩ ũgĩkoraga nĩmaragĩbatara kompyuta, kana tablet, cia gũgĩthoma nacio. Tablet, ici maheirwo nĩ mũ mũ nĩ president, kana nĩ mũtongoria ũrĩa warĩ ho hau gabere, gũkũ Kenya wetagwo Ũhuru wa kenyatta, akĩhe ciana ciothe iria cĩ cithomaga thukuru-inĩ wa mĩthingi ya thirikari, nĩ getha mwana tũcio ndagakĩhetũkĩrĩrwo nĩ mathomo, kana ndagakĩhetũkĩrĩrwo nĩ maũndũ marĩa maragĩthomithio ma kompyuta, na ũgagĩkora mwana toyũ ona akiuma cukuru, ndaraima tu na magĩthomo kĩa mabuku, nĩ araima na gĩthomo kĩu, kana na ũgĩ ũngĩ wa ndigito, no ũgagĩkora ciana nĩ irakenerera ũndũ ũyũ, na nĩ nĩ wega mũno thirikari gũkĩnyita itemi rĩu.

Gũkũ kũronekana tarĩ mũciĩ ũrĩa ũgĩkoragwo wĩ wa ciana iria citakĩrĩ na aciari, na nĩ magũkĩgeneirwo, kana nĩ magũcereirwo nĩ mũgeni ũyũ. Na agacoka agagĩuka agakĩoya twana tũu twĩrĩ na igũrũ, na twana tũu tũgakena mũno. Twana tũtũ nĩ tũbataraga andũ arĩa maragĩuka a wendi mwega maroka kũmona, na makamacerera magatindania, na magagĩthaka nao o ta aciari ao. Nĩ tũkenaga mũno, ona ningĩ matwarĩrwo tũkuo twega na irio nĩ magakĩigua makenete mũno. Ũngĩkorwo wĩ hakuhĩ na mĩciĩ ta ĩyo ya ciana icio citagĩkoragwo na aciari, nĩ wega rĩrĩa wakĩona kanyamũ gaku, kana kĩndũ o kĩnini, ũgagĩthiĩ ũgatindania na twana ta tũtũ, ũgathaka nao, na ningĩ mũgakĩarangia , tondũ twana tũtũ nĩ tũkoragwo na ihoru mũno, no rĩrĩa twakĩona andũ moka kũmacerera monaga tarĩ o aciari ao. Gũkũ, gũkũ kũronekana tarĩ mũciĩ ũrĩa ũgĩkoragwo wĩ wa ciana iria citakĩrĩ na aciari, na nĩ magũkĩgeneirwo, ka nĩ magũcereirwo nĩ mũgeni ũyũ. Agacoka agagĩuka agakĩoya twana tũu twĩrĩ na igũrũ, na twana tũu tũgakena mũno. Twana tũtũ nĩ tũbataraga andũ, arĩa maragĩuka a wendi mwega maroka kũmona, na makamacerera magatindania, na magagĩthaka nao o ta aciari ao. Nĩ tũkenaga mũno, ona ningĩ matwarĩrwo tũkuo twega na irio nĩ magakĩigua makenete mũno. Ũngĩkorwo wĩ hakuhĩ na mĩciĩ ta ĩyo ya ciana icio citagĩkoragwo na aciari, nĩ wega rĩrĩa wakĩona kanyamũ gaku, kana kĩndũ o kĩnini, ũgagĩthiĩ ũgatindania na twana ta tũtũ, ũgathaka nao, na ningĩ mũgakĩarangia , tondũ twana tũtũ nĩ tũkoragwo na ihoru mũno, no rĩrĩa twakĩona andũ moka kũmacerera monaga tarĩ o aciari ao.

Ĩno nĩ kambuni na ndĩragĩciria iria cia netwaki magĩũka gwĩkĩra fibre itũra -inĩ rĩrĩ. Magĩkĩra baimba nĩmakĩenjaga mĩtaro ĩrĩa magũgĩkĩra mĩbaibũ makoneti mĩbaibũ ĩyo magagĩcoka magagĩthika mĩbaibũ ĩyo na tĩri nĩgetha ndĩgagĩkinyangwo nĩ ngari kana ĩgĩkuo nĩ maĩ. Mathika wega nĩmagĩcokaga magakĩgucia waya icio, iria makĩgucagĩria kũrĩa andũ arĩa marakĩenda gwĩkĩra intaneti kwao na magagĩ sambaza mĩtambo yao kana intaneti mĩciĩ o yothe ĩrĩa ĩkĩrĩ hau hakuhĩ.

Ici nĩ ciana na nĩ irakĩoneka ikuĩte mabuku, inyitĩte nginya mbica, hihi nĩ mbica cia gũgĩthoma, na magagĩkorwo mena riri mwega, na nĩ marakĩonekana nĩmegũkĩte gũkĩgenerwo, nĩ mũgeni wao gũkũ, aah hihi ngagĩciria ciana ici nĩ tairia cigĩkoragwo mĩciĩ-inĩ ĩrĩa ya childrens home ĩrĩa aah ciana itagĩkoragwo na aciari, ciana cigagwo kũu, na mgeni ta ũyũ oka amacerera, amarehera mabuku, maya marakĩonania, na marehera aah mbica ici, cia gũgĩthoma nacio, na twana tũtũ nĩ tũgĩ nĩ tũkenete mũno nĩ gũkĩona ageni aya, kana gũkĩona nĩ mareherwo iheyo, na maita maingĩ nĩ ũkoraga ciana ici nĩ ikoragwo ciĩ lonely mũno, rĩrĩa ciakĩaga gũgĩcererwo, no rĩra andũ manyitana mathiĩ gũcicerera, ciana icio nĩ ikenaga mũno, na ika ikaigwa ta igĩkĩrĩ o mũciĩ, kana ta ikĩri no aciari ao.

Tũtũ nĩ twana tũkĩrĩ cukuru, cukuru wa mũthingi na nĩmakĩrĩ na tabureti ĩrĩa maragĩthoma nayo. Na rĩrĩa ndakĩona ciana cikarĩte ũũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩmenyaga, nĩ atĩ gwĩ kĩndũ maragĩthoma tabureti-inĩ ici makĩhetwo cia elimu. Na maũndũ maingĩ marĩa mathomagĩra haha tabureti-inĩ, ona nĩmakĩnyitaga gũkĩra kĩrĩa maragĩthoma mabuku-inĩ. Tondũ mwana rĩrĩa e stĩji-inĩ ĩno nini, anyitaga kĩrĩa arathoma na gũkĩona mbica na hihi tabureti-inĩ nĩmakoragwo macoreirwo tũbica. Magacorerwo mbica na magacoka magakĩandĩkĩrwo hau ũgakĩona mwana nĩarahota kũnyita ũndũ na ihenya rĩrĩa arathoma akĩonaga kĩrĩa aragĩthoma.

Ndarora mbica-inĩ ino nĩndĩrakĩona aya nĩ airĩtu kana atumia athũngũ marakĩhaka nyũmba ah rangi mũgarwo na ũrĩa tũkĩonaga mũno athuri nĩo mahakaga nyũmba rangi. Nĩ tũkĩũĩ rangi rĩrĩa ũrakĩhaka nĩwĩhakaga mũno kana nĩwĩmĩnjikagĩria nguo inĩ na ona njwĩrĩ -inĩ ona mwĩrĩ -inĩ ũgagĩkora atumia aingĩ matiendete ndeto ĩo norĩu mbica-inĩ nĩronekana aya nĩ andũ makĩrutĩire biũ gũkĩhaka nyũmba rangi matekwenda kũmenya kana nĩ mekũgĩa marangi mwĩrĩ -inĩ yao kana nguo -inĩ ciao na nĩ mbica njega ya gũkĩonania wendo na hihi gũkĩonania ũrũmwe tondũ tia andũ aingĩ mangĩgĩtĩkĩra gwĩka ũ no aya nĩ makĩhotete kuoya brush na gũkĩhaka nyũmba ĩno rangi.

Gũkũ kũronekana ta arĩ gĩcigo-inĩ kĩa mathaai-inĩ, tondũ nĩ ndĩrakĩona anake erĩ magĩkĩrĩte nguo iria cigĩkĩragwo nĩ maathai, kana macuka marĩa makĩyohaga mathaai-inĩ. Na kũndũ kũu nĩgũkoragwo na ũrugarĩ mũingĩ mũno na nĩgũkoragwo kũrĩ na ũnyihĩrĩru wa mbura. Na kũringana na mbica ĩno nĩ marakĩonekana nĩ andũ maihũrĩtwo nĩ ihoru tondũ hakĩrĩ na ng'ombe ĩgĩkuĩte hau kĩharo-inĩ kana kũu mũgũnda-inĩ, hihi ng'ombe ta ĩno nĩ kwaga irio tondũ gũkũ gũtikĩrĩ mbura, gũtikĩrĩ mahuti, kana ĩgakĩaga maaĩ. Rĩu nĩmagũtembeaga makĩona ng'ombe ĩyo yakuĩrĩire hau makĩnyitwo nĩ kĩeha mũno. Icigo-inĩ ici nĩ cikoragwo citarĩ na mbura mũno na koguo gũgagĩkorwo gũtarĩ nginya na irio cia mahiũ.